Kĩndũ gĩkĩ gĩ bata mũno, gũkũ gwitũ, kuona atĩ irio ici nĩcirĩagwo nĩ ngombe, na nĩciteithagia ngombe, nĩgetha cituĩke cia kũruta iria rĩingĩ, na ũguo nĩciteithagia mũrĩmi, kuona atĩ mũrĩmi akama iria rĩake, nĩakũhota kwendia na nĩakũhota gũcokia mbeca iria akoretwo akĩhũthĩra, akĩgũrĩra irio cia ng'ombe, akĩhũthĩra mbia icio ciake nyingĩ, koguo irio ici nĩciteithagia ng'ombe nginya kuongerera cikorwo na riri mwega, na nĩgetha citigatuĩke cia kũrwara mĩrimũ ĩtiganaĩte, koguo nĩ ĩteithagia nginya kũmĩ kũ gũtigĩrĩra, atĩ ng'ombe nĩciaikara ciĩna riri mwega.

Nĩgetha ũtuĩke wa gwĩka ũndũ ũyũ, nonginya ũkorwo ũthomithĩtio, kana ũkonio, ũrĩa ũkũhota kũhũthĩra macini ici, nĩgetha ndũgatuĩke wa gũcithũkia, kana ona ũremwo kũhũthĩra, koguo ũngĩandĩkwo kũndũ ta gũkũ, ũndũ wa mbere wambaga gwĩkwo thikũ cia mbere, nĩkuonio ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũhũthĩra, na ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũmĩiga, na nĩgetha ndũgatuĩke wa gũthĩnĩka, hindĩ ĩrĩa ũrabatara kũruta wĩra ũkĩmĩhũthagĩra, koguo ũngĩthiĩ kũndũ ta gũkũ, nonginya wambe ũthomithio kwĩ andũ makoragwo wĩra wao, wĩ wa atĩ nonginya mambe mathomithie andũ, ũrĩa magĩrĩirwo nĩ kũruta wĩra ũyũ. Koguo no nginya ũkorwo na ũmenyo, na gũthomithio na gĩthomo, nĩgetha ũhote kũnyita maũndũ marĩa marathiĩ nambere, na ũrĩa wagĩrĩirwo nĩkũhũthĩra.

Maũndũ ma bata haha, nĩtũrona atĩ ĩno nĩ nduka ĩmwe nene, na nĩtũrona kwĩna mataĩri, kuonanai atĩ nduka ĩno nĩteithagia mũndũ o wothe wĩna nduthi kana ena mũithikiri, kana ona ngari, nĩmateithagia mũndũ kũgũra indo iria cingĩthondeka ngari, kana iria cingĩtũmĩka, nĩgetha ngari yaku ĩkorwo ĩ njega, kana nduthi yaku kana ona mũithikiri, na ningĩ nĩtũrona kũndũ gũkũ, kwĩna nginya M-pesa, gũkũ nĩkuo kũndũ kũrĩa andũ mathiaga, mũndũ ũrenda kũigithia mbeca cikare thimũinĩ, kana ona mũndũ ũrenda nĩgetha arute mbeca, aikare nacio, nĩgetha ahote gũthiĩ nacio ciĩ mondo, haha nĩho nduka irĩa andũ mathiaga na nĩ ũbataraga gĩbandĩ, na nĩgetha ũhote kũigĩrwo mbeca ciaku kana ũhote kũruta iria ciĩ thimũinĩ.

Mbica-inĩ ĩno nĩ tũrona atĩ andũ aya marageria gũbundithia andũ, ũrĩa mangĩhota kũhingũra bengi nĩgetha mahote kũiga mbia ciao, na nĩgetha cituĩke cia gũikara bengi na cituĩke cia gũciarithania. Koguo kũndũ gũkũ nĩ kũronania ũrĩa wagĩrĩrwo, na indo irĩa wagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ nacio na nĩgetha ũtuĩke wa kũhingũra bengi yaku, harĩa ũrĩthiaga ũkahota kũiga mbeca ciaku, na nĩgetha ũngĩcibatara mahinda-inĩ o mothe kana ona mũthenya o wothe, nĩ ũkũhota gũthiĩ na ũcigĩre, na nĩ ũkũhota kũheo gũtarĩ na ithigithia o gĩothe. Koguo haha nĩ maronania nginya mĩthemba ya bengi, akaunti irĩa ũngĩkorwo nacio na nĩgetha ũhote kũigithia mbeca, na nĩgetha nginya ũmenye ũrĩa cikũhota gũciarithania, na nĩgetha ũmenye ona ũgĩthiĩ kũrũta mbeca irĩa ũngĩruta na irĩa ũtangĩruta. No kwonania maronania mĩthemba na indo irĩa wagĩrĩirũo nĩ gũkorũo nacio.

Kindũ kĩa mbere kĩrĩa ndĩciragia ndona ũndũ ũyũ, nĩatĩ kũndũ gũkũ gwĩtagwo Fort Jesus, na nĩkuo andũ a nanja, kana ona andũ a gũkũ bũrũrinĩ witũ, nĩmathiaga kwĩrorera, kũrĩa nonginya ũrĩhĩre nĩgetha ũtuĩke wa kũingĩra gũkũ, tondũ kũndũ gũkũ kwĩna maũndũ maingĩ marĩa mahanĩkire tene, koguo andũ nginya nĩmathiaga gũthomithio, na makerwo urĩa maũndũ mahanĩkaga, na ũrĩa nyũmba ĩno yatuĩkire ya gwakwo mĩaka ya tene, koguo nginya andũ nĩmaumaga mabũrũri mananja, magoka kwĩrorera, na magoka gũthomithio, na magathiĩ na nĩmatuĩkaga a kũmenya, maũndũ maingĩ, marĩa mahanĩkire tene, na maũndũ marĩa mahanĩkĩire gũkũ, kuona atĩ gũkoragwo na andũ arĩa makoragwo mahetwo wĩra wa gũthomithia andũ, na gũcokia ciũria ciandũ, na nĩgetha andũ matuĩke a kũmenya maũndũ marĩa mahanĩkire.

Gĩtũmi gĩa gwĩka ũndũ ũyũ, andũ mekaga ũndũ ũyũ kuona atĩ, nĩ ũtuĩkaga wa kũona ũrĩa thĩ ĩno ĩ thaka na ũrĩa andũ makoragũo mekĩte maũndũ maingĩ, nĩgetha matĩgĩrĩre atĩ gũtinooma kana kũndũ gũkũ nĩ gũthaka. Koguo ũkĩoya mbica ta ici, nĩ ũtuĩkaga wa kũrora rĩmwe nathutha na ũkona kũndũ kũrĩa rĩmwe ũrĩ wathiĩ, na ũkona kũndũ wathiĩte tene na kũndũ kũu ũrĩa kũhana. Na ningĩ nĩ ũtuĩkaga wa gũthiĩ na mbere na gũcera kũingĩ ũkĩoyaga mbica, kuona atĩ rĩmwe mũndũ nĩ aikaraga thĩ agatuĩka wa kũrora mbica irĩa wahũrĩte kũndũ ũrĩ wathiĩ tene na ũkona ũrĩa kũndũ gũcenjetie. Ona ningĩ mbica ici nĩ citũmaga mũndũ atuĩke wa kũmenya kũndũ gũcenjetie kana ona we mwene. Ũkona atĩ nĩ ũrahũra mbica na ũgaciga thimũ-inĩ yaku.

Ngwĩciria kindũ kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha, nĩatĩ athuri a itũra, nĩmanyitanĩte na magoka hamwe, harĩa mokaga na makarĩrĩria maũndũ marĩa marathiĩ nambere matũra mao, kuona atĩ o mũndũ ena gwake, na ena maũndũ marĩa marathiĩ nambere itũra, koguo andũ aya nĩmokaga magaikara thĩ, makamenya ũrĩa mangĩhota gũteithia andũ, na ũrĩa mangĩhota gũthiĩ nambere na kuonjorithia matũra mao, na nĩgetha gũtuĩke kũndũ kwega kwa gũikara, gũikarwo nĩ bamĩrĩ ciao, na ciana, ona ningĩ nĩ andũ nĩmakũhota gũikara hamwe, mena thayũ mũingĩ, koguo athuri aya ngwĩciria aya maikarĩte thĩ, nĩ atongoria ao, atongoria a itũra, arĩa inyuĩ ta andũ mwagĩrĩirwo gũthiĩ kũmatwarĩra mathĩna marĩa marathiĩ na mbere, na magĩrĩirwo nĩ gũka na ũmenyo, wa kũmenya ũrĩa mekũhota gũteithia mũndũ, kana ũrĩa mangĩthiĩ nambere nagũ nagũtigĩrĩra atĩ andũ nĩmaikara na ũrũmwe, na gũtirĩ na mbara o yothe ĩrathiĩ nambere.

ĩĩ nĩhakoragwo na bata mũnene gwĩka ũndũ ũyũ, kuona atĩ ũgítjii kũndũ ta gũkũ, nĩúkoraga andũ ũtoyainé, nanĩũhotaga gũthondeka arata kumana na andũ acio wacemania nao, koguo ũndũ ũyũ nĩũtũmaga nĩũteithagia andũ gũthondeka arata erũ, arĩa mũikaraga nao mũthenya ũcio na mũgatwĩka andũ a gũcenjania meciria, na mũkona ũría andú mareciria gúkũ nja naníúhotaga ningí gũcenjania ma ma maũndũ marĩa mũrahĩtũkĩra na mũgateithania, na ũndũ ũyú nĩũteithagia andũ gũthiĩ kwĩrorera thĩ-ĩno ũrĩa ĩ thaka, nĩmũthiaga mũkona njũĩ, na mũkona irĩma, na nĩmũtwĩkaga a gũthii kũndũ ta gũkũ mũgĩthia tondũ andũ mathiaga na magũrũ, koguo andũ mũndũ nĩahaotaga gũ gũtu gũmĩ gũ gũtigĩrĩra, atĩ mwĩrĩ, nĩwathiĩ, nĩwabata irĩma, noguo nĩũteithagia mwĩrĩ waku gũcina maguta marĩa matagĩrĩirwo nĩgũkorwo ho, kanona maguta maingĩ, koguo ũndũ ũyũ ona ningĩ nĩũteithagia riri wa mwĩrĩ, ũtwĩke wa gũtwĩka mwĩrĩ mwega, ũtarĩ na ndwari o yothe.

Nĩgetha ũtwĩke wa gwĩka ũndũ ũyũ, wa gũthecana cindano, kana wa gũtheca ciana cindano, wagĩrĩirwo nĩgũkorwo ũthomeire ũndũ ũyũ, nanĩgetha ũtwĩke harĩa, ũtwĩke wa kũmenya, harĩa wagĩrĩirwo nĩ gũtheca mwana, na ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũmũtheca, naningĩ ndawa ĩrĩa wagĩrĩirwo nĩgũtũmĩra, kwoguo nonginya ũkorwo nomenyo mũingĩ, harĩa andũ nĩmathiaga thukuru gũthoma, andũ nĩmathomithagio, na nĩmaikaraga thukuru mĩaka mĩ ta mũgwanja, kanona ĩtano, magĩthomera ũndũ ũyũ, kuona atĩ wagĩrĩirwo nĩ kũrigita andũ matiganĩte, na mĩrimũ ĩtiganĩte, na nonginya ũmarigite na mũrimũ ũrĩa marwarĩte, na wagĩrĩirwo nĩkũũmenya magũtarĩria ũrĩa maraigua mwĩrĩ, kana ũrĩa mwĩrĩ wao ũramera, kanona ndwa ona maũndũ marĩa maragerera marĩ arwaru, kwoguo wagĩrĩirwo nĩgũthikĩrĩria, nomenye kũrĩa mũndũ arwarĩte, kwoguo no nĩgetha ũtwĩke wa gũkinya handũ ta haha ha gũtheca nginya ciana, wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na ũmenyo, nanĩkĩo andũ mathiaga nginya thukuru gũthomera, namakaheo maratathi ma.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha, nĩ tũrona atĩ kwĩna mahiga maitĩtũo igũrũ wa bara ĩna tĩĩri. Na ngwĩciria atĩ bara ĩno ĩrenda gwakũo na nĩgetha ĩtuĩke ya kweheria tĩĩri ũrĩa wĩ bara. Nĩ ũguo nĩ ĩgũtigĩrĩra atĩ andũ nĩ magũtuĩka a gũthiĩ na mbere na kũruta wĩra wao kana ona mabiacara mao matakũgiĩka na ũrĩa bara yao ĩhana. Na ningĩ ona andũ nĩ mekũhota gũthiĩ gũkũ kuona atĩ barabara ĩno yathondekũo andũ nĩ mekũhota kũgerera bara ĩno, matagũtuĩka a kũgwa ona nginya kũgurara. Kwoguo bara ĩno yathondekũo ngwĩciria nĩ ĩgũcenjia itũra rĩrĩ kuona atĩ andũ nĩ magũtuĩka a gũthiĩ kuuma kũndũ kũmwe nginya kũngĩ magĩtũmĩra bara ĩno mũno. Kuona ona biacara nĩ cigũthiĩ nambere na kũrũta wĩra citakũgiĩka na kũrĩa makũgereria indo ciao. Na andũ nĩ magũtuĩka a kũruta wĩra ona ngari nĩcirĩhotaga kũingĩra kũndũ ta gũkũ. Kuona atĩ bara yathondekũo ngari nĩ ĩkũgerera handũ ta haha.

Ĩĩ nondirikane rita rĩa mbere ndekire ũndũ ũyũ, na ndarĩ thukuru, kũrĩa ndathomaga, na andũ nĩmanyitanaga marĩ aingĩ, na makauga mathiĩ macere kũndũ ta gũkũ, kũria mũndũ eragwo o kindũ kĩrĩa agĩrĩirwo nĩ gũkua, kuona atĩ kũndũ ta gũkũ, maĩ maya no andũ nĩmakĩnyuaga, no nĩtwakĩragwo ki o mũndũ akue maĩ make, na riũ rĩrĩa rĩta rĩa mbere twathire gũkũ, nĩgukoragwo na mĩnoga mĩingĩ, kuona atĩ gũkoragwo na mĩrĩ na irĩma nyingĩ mũno, iria mwagĩrĩirwo nĩ kwambata, na ona rĩmwe kũngiũra gũkoragwo gwĩ gũtenderũ mũno, koguo gũkoragwo na mĩnoga mĩingĩ, kana ona mũndũ no athiĩ akĩguaga. Na mũngĩkĩnya kũndũ kwĩna maĩ ta maya, mahiga ta maya, handũ ha tondũ hatindaga na maĩ o mũtenya o mũthenya, nĩhakoragwo he hatenderũ mũno, koguo mwakinya haha nĩmwĩragwo mwĩmenyerere, kuona atĩ ũngĩkinya handũ ta hau no ũgwe na no ũgũrare ũru, harĩa mũkwanjia gũtwara mũndũ thibitarĩ, koguo twakinya gũkũ nĩtũkoragwo na mũndũ ũrĩa ũtũbuataga, nĩgetha atuĩke wa gũtũ gũtuonia, ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ, na kũrĩa gũta tũtagĩrĩirwo nĩ gũkinya, kuona atĩ kũmwe no kũrehe nguraro njũru.

Wĩra ũyũ ndũkoragwo wĩ múhũthũ, kuona ũkoragwo wĩ mũritũ, na andũ nĩmathiaga gũthomera mathukuru-inĩ marĩa mo makoragwo mathondeketwo, marĩ ma kũruta andũ gũthondeka njuĩrĩ, na gũtuma andũ njuĩrĩ ciao na nĩgetha mathakare, nanĩgetha ũtwĩke wa kũruta mũndũ ũndũ ũyũ, nonginya ũkorwo ũthiĩte ũgathomera, kanona wĩna wĩra waku, harĩa wĩtaga mũndũ nĩgetha ũtwĩke wa kũmũruta, nanĩgetha atwĩke wa gũgũteithia na wĩra úrĩa ũraruta, koguo nĩgetha ũtwĩke o nyonie mũndũ ũrĩa agĩrĩirwo nĩ kũrama, nanii nĩnjagĩrĩirwo nĩgũkorwo nomenyo mũingĩ, nanĩgetha ndwĩke wa kũmũruta ũrĩa agĩrĩirwo nĩkũgaya, na agae wega, nanĩgetha andũ arĩa aratũmĩra aya ta aruti aku a wĩra, kanona andũ arĩa maroka nĩgetha ũmathondeke, matigatwĩke agũtinda magĩ magĩũka gũteta gwaku mũno, atĩ matinathondekwo wega, kwoguo nonginya ũbundithie mũndũ waku gũthondeka njwĩrĩ wega kũ ikinya gwa ikinya, nanĩgetha atuĩke wa gũkũrutĩra wĩra mũtheru na wĩra mwega.

Maũndũ marĩa marangenia mũno haha, nĩ tĩ atĩ nĩ tũrona famĩlĩ ĩno ya andũ ana, na nĩtũrona ũrĩa makenete, tũkĩmarora ũthiũinĩ wao. Kuona atĩ nĩ mbica mokĩte kũhũrũo, tondũ nĩ tũrona ona ũrĩa mekĩrĩte nguo cihanaine ciana, na mũtumia. Na nĩtũrona ona mũtumia ũyũ nĩ mũritũ kuonania atĩ nĩ marenda mũno kwararamia famĩlĩ yao na nĩgetha ĩnenehe na ĩkorũo na ciana nyingĩ, na mwana ũcio oka nĩ egũkorũo akenete mũno kuona kwĩna ciana ingĩ nini iríĩ cigũtuĩka cia gũthaka nake. Na nĩtũrakena mũno nĩ kuona atĩ bamĩrĩ ĩno ĩikarĩte hamwe na nĩgetha ĩtuĩke ya kũhũrũo mbica tondu nĩ akenu mũno, kuuma mũthuri, mũtumia na ciana ciothe. Na nĩ marĩroraga mbica ta ici na magakena mũno kuona atĩ nĩ moimĩte kũraya na makona atĩ marĩo hamwe, na magathiĩ nambere gũkena me hamwe ta bamĩrĩ ĩmwe nene.

Mbica-inĩ ĩno nĩ tũrona anake na athuri harĩa marũgamĩte hamwe nĩgetha mahũrwo mbica, na nĩtũrona nguo irĩa mekĩrĩte nĩ cihanaine kuona ciothe nĩ ndaihu. Na nĩmaikarĩte hamwe nĩgetha matuĩke a kũhũrwo mbica na ngwĩciria atĩ ũndũ ũrĩa ũtũmĩte makinye haha nĩ atĩ nĩ marathiĩ gũkũngũĩra mũndũ ũyũ ũmwe ũrũgamĩte mbere yao na no ĩkorwo nĩ kũhikania ahikania kana ona maũndũ mangĩ. Kuona atĩ nĩ manyitanagĩra hamwe na magatuĩka a gũkũngũĩra hamwe, na ningĩ ona nĩ tuonaga nĩ matuĩkaga a gũikara hamwe na ũrũmwe mũingĩ. Kuona atĩ mwanyitana ũũ, nĩ mũteithagia andu gũtuĩka a gũikara hamwe matarĩ na mbara na mendaine. Kuona atĩ nĩ mũranyitana hamwe mũrĩ andũ aingĩ kana mũrĩ athuri aingĩ, na mũgatuĩka a gũteithia mũndũ ũmwe gũkũngũĩra mũthenya wake.

Gĩtũmi gĩa kwenda gwĩka ũndũ ũyũ, nĩatĩ kũndũ gũkũ gũthiagwo nĩ ciana, na andũ agima, kwoguo nomuge atĩ ũthiĩ na bamĩrĩ yaku yothe, mũthii ta aciari, na ciana, na gũkũ mũndũ nĩakuaga nguo iria agĩrĩirwo nĩ kũingĩra nacio maĩ-inĩ, nĩgetha ũtwĩke wa gũcenjia wauma maĩ-inĩ, na kũndũ gũkũ gũkoragwo gwĩ kwega, kuona ona ũtoĩ gwĩtubĩra, nĩgũkoragwo na andũ wĩra wao ũkoragwo wĩ wa atĩ kuonia andũ mamenye gwĩtubĩra, nanĩgetha mũndũ ndagatwĩke wa kũingĩra maĩ-inĩ age kuonekana rĩngĩ, kwoguo nĩgũkoragwo na mũndũ ũrĩa ũ akoragwo akĩrorera andũ nanĩgetha atwĩke wa kuonia mũndũ ũrĩa ũtoĩ gwĩtubĩra, ũrĩa agĩrĩirwo nĩ gwĩka , na ũrĩa agĩrĩirwo nĩ gwítubĩra nĩgetha ndagatwĩke wa gũthirĩra maĩ-inĩ, ona ningĩ kũndũ gúkũ nomũthiĩ ta arata, kũrĩa mũnyitanaga na arata mũgathiĩ gũkũ, mũgatinda gũkũ mũthenya mũgima mwĩkeneire, kuona atĩ nĩmũkũhota gũcenjania meciria na nimũgũ nĩmũkũhota gũikara hamwe kũrĩa mũgũikara hamwe mũrĩ andũ akenu mũno.

Mbica-inĩ ĩno ĩhana ta andũ marakũngũĩra ũndũ na nĩ ĩhana tarĩ ũhiki kana ũthoni harĩa mũhiki okaga agatuĩka wa gwĩtĩkĩrũo bamĩrĩ-inĩ ĩngĩ ĩrĩa arahika. Na nĩtuonaga andũ manyitanaga marĩ aingĩ arata na bamĩrĩ na magoka gũkũngũĩra mũthenya ũyũ na nĩ tũrona haha nĩ kũina maraina, ũkĩona ũguo acio nĩ arata ake kana ona andũ a bamĩrĩ. Arĩa maraina nake nĩ gũkena makenete tondũ nĩ makĩgĩa mũgeni ũroka bamĩrĩ-inĩ yao. Andũ nĩ mokaga na nĩgũkoragũo na ndĩa nene na nĩgũkoragũo nginya na andũ a bamĩrĩ ciothe kuuma mwena wa mũhiki na mwena wa mũthuri. Na andũ nĩmokaga hamwe na andũ magatuĩka a kũmenyana.

Ũndũ wa mbere ũrĩa ũkaga meciriainĩ makwa ndona ũndũ ũyũ, nĩ atĩ ngano ici twaganagĩrwo tene tũrĩ andũ anini mũno, na ciakoragwo cikoniĩ atĩ nyamũ cia marimũ, harĩa ũkoraga atĩ hena kĩrimũ kĩrathumbura andũ me arĩa me itũrainĩ, na nĩgĩtuikaga gĩa kũraga andũ aingĩ mũno. Ngano ici nĩtwathomithagio na kwĩna imwe citho cikoragwo na ũmenyo, na ũgatuika wa kũmenya maũndũ maũndũ megiĩ ũndũire wanyu, ũndũire wa ũgĩkũyũ, tondũ nĩtũrona ũrĩa ciandĩkĩtwo ngano ikũmi na ithano cia gĩkũyũ, harĩa mũhotaga kũmenya maũndũ marĩa mahanĩkaga tene na ũrĩa mahanĩkaga na ũrĩa mahanĩkaga na ona ũrĩa andũ maikaraga maikaraga hamwe na nĩngĩ ngano ici mũgĩthomerwo andũ nĩmokaga magaikara hamwe na magathikĩrĩria noguo, nĩgũteithaigia andũ a itũra matuĩke agũ agũiga maũndũ hamwe na matuiĩke a gũikara hamwe mena ũndũ ũmwe na matarĩ ona mbara.

Ndona ũndũ ũyũ, nĩndĩreciria mũno ũhoro wĩgiĩ mũkingo, kũrĩa andũ mathiaga nambere gũthomithio ũrĩa magĩriirwo nĩgwĩka nĩgetha matigatuĩke a kũnyita mũrimũ ũyũ, na ũrĩa andũ magĩriirwo nĩ gwĩka maũndũ mao, na ũrĩa andũ magĩrĩirwo gũikara, na andũ arĩa ona marwarĩte mũrimũ ũyũ, kana ona ndawa iria mũndũ agĩrĩirwo nĩ kũnywa, mũndũ ũrĩa wĩna mũrimũ ta ũyũ, na ũrĩa agĩrĩirwo nĩkũrorwo nĩandũ arĩa menake, nĩgetha ndagatuĩke wa gũkwa naihenya, kana ona ndwari ndĩgatuĩke ya kũmũikarĩra mũno, ũndũ angĩkua, koguo ndona ũndũ ũyũ nindĩrona, ũrĩa nginya andũ mathiaga gũthomithio, ũhoro wĩgiĩ ũrĩa ũ ũngĩikara maica maya, ũtakũnyita mũrimũ ũyũ, na ũrĩa ũgũikara na andũ menaguo.

Kĩndũ gĩkĩ kĩrutaga wĩra atĩ nĩgĩtuĩkaga gĩa kuoya maũndũ marĩa marathĩĩ na mbere handũ, na andũ nĩatũmagĩra nĩgetha rĩrĩa mũndũ arenda kũrora ũndũ wekĩkire hana kana ũndũ ũrĩa ũratũma wĩcirie hena ũndũ wekĩkire nĩ ũtuĩkaga wagũthĩĩ na kũrora maũndũ marĩa mahanĩkire mũthenya ũcio na nĩ wonaga ona andũ arĩa mekire kana ona ũndũ ũcio wahanĩkire thaa cigana na ũkĩhanĩka nĩkĩ. Koguo ĩno nĩ ĩteithagia mũndũ nĩgetha atuĩke wa kũmĩrora. Ona kana rĩrĩa wũigĩte biacara harĩa ũtuĩkaga wa gũthiĩ ũkarora ũrĩa andũ aku a wĩra mararuta wĩra kana nĩ mararuta wĩra na ũrĩa maranĩirie nao kana ũrĩa mugĩte mwagĩrĩirwo nĩ kũruta wĩra. Kwoguo nĩ ĩteithagia nginya mũndũ nĩgetha atuĩke wa kũrota nĩgetha atuĩke wa kũmenya kana maũndũ make nĩarathĩĩ na mbere wega na ũrĩa mwarĩtie nake.

Maũndũ marĩa macenjetie kũringana na ũndũ ũyũ nĩ atĩ thikũ ici ngathĩti nĩ ĩthomagĩrwo nginya thimũ-inĩ, kwona atĩ andũ a ngathĩti nĩmandĩkaga maũndũ maya mothe na magatuĩka a kumĩonania thimũ-inĩ kũrĩa wahingũra thimũ yaku wĩna internet nĩũkuhota kũmĩthoma kuuma ona kĩhunguro kĩa mbere nginya kĩa mũico ũtagũtinda ũgĩthiĩ gũtũmĩra mbeca nyingĩ ũkĩgura ngathĩti ĩno ya gũthoma. Kogwo, kogwo maũndũ marĩa maingĩ macenjetie nĩũndũ wĩigiĩ na technology, atĩ thaa ici no ũhote gũthomera okũrĩa ũrĩ, mathaa marĩa ũngĩenda, nĩũkũhota gũthoma ngathĩti ĩno thimũ-inĩ yaku ũtagũtinda ũgĩetha mbeca cia gũthiĩ kũgũra ngathĩti nakũu nja kana ona ũtagũtinda ũgĩkua ngathĩti nĩgetha ũhote ati gũthoma maũndũ marĩa marahanĩka bũrũri-inĩ waku.

Ũmenyo ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo nagwo nĩgetha ũhote gwĩka ũndũ ũyũ wa kũrigitana nĩ atĩ no nginya ũkorwo na ũmenyo wĩigiĩ ũrigitani na ũndagĩtarĩ harĩa ũthiaga thukuru ta mĩaka, mĩaka mĩingĩ thukuru mũnene na nĩ ũthomaga hakuhĩ mĩaka mũgwanja, kana ona ĩtano kana ĩtandatũ nĩgetha ũtuĩke wa kũrigita andũ, kũmahingũrania mwĩrĩ na nĩgetha ũtuĩke wa gũthondeka mĩĩrĩ yao na andũ acio matuĩke a kũhona gũtarĩ na ndariri oyote ya atĩ mũndũ ũcio ndwari ĩrĩa ararĩ nayo nĩyacoka kana gũtirĩ ũndũ ũrakĩmateithirie. Kwogwo nĩgetha ũhote gwĩka ũndũ ũyũ, wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũthiĩte thukuru no gathoma, na nĩyoyaga mĩaka mĩingĩ na nĩgetha ũtuĩke wa kũheywo maratathi na marũa nĩgetha ũtuĩke wa kuonania atĩ nĩ, nĩũra, noũhote gwĩka ũndũ ũyũ, na atĩ wĩna ũmenyo ũrĩa ũbatiĩ nĩgetha ũtuĩke wa kũheywo wĩra ũyũ.

Nĩgetha ũtwĩke wa gwĩka ũndũ ũyũ, ndũrabatara ũmenyo mũingĩ, ũrĩa atĩ no nginya ũthiĩ ũthomere thukuru nene, kana ona thukuru o yothe. Kuona atĩ gũkũ gũkoragwo na andũ mahetwo wĩra ũyũ, kana angĩ arĩa mathomeire, nĩgetha matuĩke a kũruta andũ amwe, arĩa marathiĩ o mũthenya o mũthenya kwoya, kwoya cuma. Na nĩgetha mahote gũthondeka mĩrĩ yao, na ĩtuĩke ya gũthakara, na ĩtuĩke na riri mwega. Koguo gũkoragwo na andũ makoragwo wĩra wao nĩ kuonia andũ erũ, kana andũ arĩa matarĩ maingĩra kũndũ ta gũkũ, ũrĩa magĩrĩirwo nĩgwĩka, na ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gũtũmĩra indo iria ciĩ kũu, na nĩgetha mahote a gũthondeka mwĩ, mĩrĩ yao, ĩtuĩke ya gũthakara teno tũrona na mũndũ ũyũ wĩ haha. Koguo no nginya ũbundithio ũrĩa ũkũnyita cuma icio, na ũrĩa ũgũcihũthĩra, na ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũ, gũtũmĩra, nĩgetha ũtuĩke wa kwona maumĩrĩra mega.

Ũndũ wa mbere ũrĩa ũkaga meciria-inĩ makwa, ndona ũndũ ũyũ, nĩ atĩ gũkoragwo atĩ kwĩ na ũhoro, mohoro marathiĩte na nja, kana marĩa mandũ maronete, na andũ magatuĩka ma kũigua, atĩ mohoro macio makoragwo me ma maheni. Koguo ingĩona ũndũ ta ũyu, nĩũmenyaga atĩ andũ aya marageria kũrũnga andũ. Nĩgetha andũ matigatuĩke a gwĩtĩkia mohoro marĩa maraumĩte. Na kaingĩ rĩmwe ũkoraga mohoro maya megiĩ atongoria, ũgakora atĩ hena ũndũ ũrathiĩ na mbere, kana mohoro maratamba ũrĩa atĩ mũtongoria araugĩte kana arekaga. Na koguo gũkoragwo na ceceni ici cionanagia, ũrĩa atĩ maũndũ macio mara maratambio nĩ mamaheni na nĩmatuĩkaga ma kũhe mũtongoria ta ũcio kanya ga kwaria, nĩgetha atuĩke wa kwĩra andũ atĩ mata, ũguo maũndũ marĩa maraigua nĩ ma maheni na ti ma ma.

Ndona ũndũ ũyũ, nĩndĩciragia kaingĩ ũhoro wa arogi, ũrĩa makoragwo mabandĩkĩte maratathi maya gũkũ guothe, nanĩgetha atĩ andũ matwĩke a kuona, na nadũ amtwĩke a gũthiĩ gũthondekwo, kũrĩa andũ aya atĩ mathondekaga nginya i ũhiki hiki ciene, nyũmba ciene ũrĩa cihana, na magatwĩka atĩ agũthondeka nginya okorwo kwĩna thĩna na na mũgũnda, ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũgayanio, kanona biacara yaku ndĩrathiĩ wega, na andũ aya tiatĩ matũmagĩra ndawa, kuona atĩ matũmagĩra ũhoro na ũrogi, ũrĩa ũtagĩrĩirwo, kuona atĩ ona nĩũkoraga mũndũ nĩatũmĩra mbeca nyingĩ mũno, atĩ nĩgetha atwĩke wa gũthondekerwo biacara yake, kanona nginya gũthondekerwo ũhiki wake, nĩgetha tĩ ũtwĩke wa gũtherema, nocio ti ũndũ mwega, kuona atĩ andú aingĩ nímetĩkítie Ngai, na ũgĩthii, ũngĩtĩkĩra kũhura namba ĩno kana kũrutania wĩra na ndagĩtarĩ ta ũyũ, nĩkuona atĩ nĩũrathiĩ nambere na gwĩtĩkia na ũhoro na ũrogi, kana kũingĩria maũndũ ma ũrogi nyũmba-inĩ yaku.

Maũndũ ma bata haha nĩ maingĩ, kwona atĩ haha nĩmarageria kwona andũ arĩa aritu kana andũ aria mena mahu ũrĩa magĩrĩirwe gũthii na mbere na kũruta maũndũ mothe makĩrĩa mamwana ũrĩa makuĩte norĩa magĩrĩirwe nginya gũtigĩrĩra mwana ũrĩa makuĩte ena riri mwega na ndekũrũara kwoguo haha nĩtũrona atĩ ona wokorwo wĩna ihu kana wokorwo wĩ mũritũ wagĩrĩirwe nĩ kũhũrĩra ndagĩtarĩ waku na ũtũĩke wa kũmwĩra rĩrĩa ũgũthii kũmwona atuĩke wa gũkũrora na kũrora mwana ũrĩa ũkũĩte kana wagĩrĩirwe nĩ kũmũrora kaingĩ harĩa wagĩrĩirwe atĩ ndagĩtarĩ nĩ egũtũĩka wagũkwĩra rĩrĩa egũkorwo na rĩrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũthiaga nĩgetha atũĩke wagũkũrora harĩano atũĩke wagũkũroraga owiki owiki maita maiga ona na atigĩrĩre wee na mwana waku mũtire na thĩna owothe.

Handũ haha nĩ tũrona harĩ na andũ aingĩ na nĩ tũrona atĩ kwĩna mũtongoria ũmwe ũrĩa wĩ ngari-inĩ ciake na ena andũ arĩa maramũrangĩra mwena. Na kũndũ gũkũ nĩ kĩharo kĩrĩa kĩnene kũrĩa andũ mathiaga mathako kana andũ macemanagia rĩrĩa kwĩna thigũkũ nene ya gĩbũrũri. Na haha nĩ tũrona nĩ mũtongoria wa bũrũri , harĩa hau ngwĩciria nĩ kũgeithai arakĩgeithia andũ kana ona nĩ kũmaarĩria aramaarĩria, akĩmeraga maũndũ marĩa ekũmekĩra, kana maũndũ marĩa ekĩte kana maũndũ marĩa aramabangĩra, ũrĩa agũthiĩ nambere na kwonjorithia bũrũri witũ, na maũndũ ta gwaka bara, gwaka thukuru nginya thibitarĩ kũrĩa andũ marĩrigitagũo. Na haha nĩ akoragũo akĩrĩra andũ a bũrũri ũrĩa agũthiĩ nambere na kwonjorithia ũndũmwe na nĩgetha andũ matigatuĩke a kũrũa kana andũ matuĩke a kũmenana.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha, nĩtũrona atĩ ũyũ, ĩno nĩ ceceni, harĩa andũ, mũndũ ũyũ wĩra wake nĩ kwarĩria andũ, harĩa andũ nĩ andũ matwĩke a gũthikĩrĩria marĩ o kwao, kwao nyũmba, wĩ mũgũnda, kanona wĩ wĩra-inĩ, andũ nĩmatwĩkaga a kũhingũrĩra rĩndiũ ciao, na magatwĩka a gũthikĩrĩria ceceni ĩrĩa marenda, na wĩra wa mũndũ ũyũ, nĩgũtinda akĩaria, kanona ningĩ gwĩkírĩra andũ nyĩmbo , nĩgetha matwĩke a gũthũngũtha, na matuĩke a gũthikĩrĩria, ona rĩmwe nimareha amwe andũ amwe gũkũ, ta mandagĩtarĩ, arĩa mokaga kwĩra andũ ũhoro wa mĩrĩ yao, kana mogwati marĩa me gũkũ nja na kũ ũhoro wĩgiĩ nginya ndwari, na nĩmarehaga ũhoro na andũ arĩa ma marutaga andũ ũndũ wĩgiĩ ũrĩmi, kanona atongoria a andũ, ũrĩa andũ marehaga gũkũ, na mũtongoria agatwĩka wa kwarĩria andũ ake, kwoguo ũyũ wĩra wake haha, nĩ kwarĩria andũ, gwĩkĩrĩra andũ nyĩmbo, nona ningĩ kũrehe ageni, nĩgetha matwĩke akũarĩria andũ arĩa marathikĩrĩria.

Nĩ hakoragwo na bata mũno gwĩka ũndũ ũyũ, kuona atĩ nĩ matuĩkaga agũthomithia andũ ũhoro wĩgiĩ mũkingo, na ningĩ andũ nĩ matuĩkaga a gũkũngũĩra andũ arĩa mena mũkingo kuona atĩ nĩ matũraga na nĩ ũndũ nĩ matuĩkaga a gũthomithio ũrĩa mangĩrigĩrĩria, nĩgetha matigatuĩke akũnyita mũrimũ ũyũ, kuona atĩ ndũkoragwo na ndawa cia kũũhonia biũ. Kuona atĩ ũngĩũnyita nĩ ndawa ũnyuwaga o mũthenya o mũthenya, nĩgetha ũthiĩ nambere na gũtũra. Koguo ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno gwĩka, tondũ andũ nĩ matuĩkaga a kũmenya ũhoro wĩgiĩ mũkingo na magatuĩka andũ a gũthomithio makamenya maũndũ maingĩ mũno megiĩ mũrimũ ũyũ, ũrĩa mangĩtigĩrĩra atĩ matinaũgĩa kana ona andũ arĩa menaguo ũrĩa megũtigĩrĩra atĩ matinagwatia andũ arĩa matarĩ naguo. Na andũ nĩ matuĩkaga a gũikara na ũrũmwe na andũ mendaine.

Handũ haha nĩ tũrona atĩ ĩno nĩ cecenĩ ya kameme harĩa andũ aya wĩra wao maĩkaraga thĩ na magatuĩka agũthiĩ nambere na kwaria, hihi rĩmwe nĩ maragia makĩgeria gũthomithia andũ ũhoro wĩgie maũndũ maingĩ, ũhoro wĩgie ngina mathukuru kana ona ũtongoria ona kana ona mĩrimũ, na nĩ matuĩkaga a gũthomithia andũ ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gũĩkarania hamwe na matarĩ na mbara kana ona kwĩra andũ mũhoro marĩa marathĩĩ nambere bũrũri, kana maũndũ marĩa marahanĩka na nĩ mateithagia andũ gũthiĩ nambere na kũmenya ũrĩa atongoria ao mararuta wĩra na ũrĩa maratũmĩra ona mbeca ciao ĩria maraheyo nĩ thirikari. Koguo andũ aya maikarĩte haha matuĩkaga a kwaria na nĩ matuĩkaga a gwĩkĩrĩra ngina andũ arĩa marathikĩrĩria nyĩmbo andũ matuĩke agũthikĩrĩria.

Haha nĩtũrona atĩ, indo ici ciothe, citũmĩkaga na intaneti, kũrĩa mũndũ aciĩkagĩra thimũ-inĩ yake, nanĩgetha twĩke wa kũmĩ haha nĩũhotaga kũmenyana na andũ, nogatwĩka nginya gũthondeka arata erũ, kuma icigo citiganĩte, kanona gũti kuma mabũrũri ma nanja, kuona atĩ waragĩria o mũndũ owothe úrĩa ũngĩenda kwarĩria, na andũ nĩmatwĩkaga a kũaria, ningĩ ici nĩcitũmĩ indi ici cia intaneti, nĩcitũmĩkaga nĩũndũ wa gũ kuonia andũ, maũndũ marĩa marahanĩka bũrũri-inĩ wao, knanona thí ĩno itú, magatwĩka a kuonania, ũrĩa atongoria ao marathiĩ nambere na kuonjorithia ũndũmwe, kanona gũthiĩ nambere na gwaka bũrũri wao, nanĩtwonaga nginya ũrĩa atongoria mathiaga nja wa bũrũri kũgĩra mbeca nĩgetha mathiĩ nambere na gũthondeka bũrũri witũ, indo ta bara, thibitarĩ ona mathukuru, koguo nĩcitũmaga tũikare na ũrũmwe, kuona atĩ nĩtũrona maũndũ marĩa marathiĩ nambere naningĩ nĩũhotaga gũthondeka arata.

Handũ haha nĩtũrona andũ aingĩ maikarĩte thĩĩ. Kũndũ gũkũ nĩ kũrĩa andũ mokaga magaikara thĩĩ, na nĩgetha matuĩke agũthikĩrĩria mũndũ ũrĩa ũkoragwo ũkĩaria kũrĩa mbere. Na ningĩ maũndũ maya nĩmekĩkaga, rĩrĩa andũ marenda gũbundithio ũhoro, ũhoro, wĩgie maũndũ maingi. Nĩgũkoragwo na ũhoro na ũtongoria, harĩa andũ mokaga kuonio ũrĩa mangĩtua akũingĩra ũtongoria-inĩ noria mangĩhota gũthiĩ nambere, na gũthiĩ na kwĩra andũ nĩgetha matuĩke agũmateithia matuĩke a kũmacagũra. Ona ningĩ andũ nomatwĩke a gũbundithio ũhoro na ũrĩmi, kana ũrĩa mangĩthiĩ na mbere na kwonjorithia ũrĩmi icigo-inĩ ciao citiganĩte. Na kũrĩa andũ maikaraga thĩĩ, na andũ nĩmatuĩkaga a kwandĩka, na nĩgetha matikariganĩrwo nĩ maũndũ marĩa ma bata. Koguo wĩkuona andũ ta aya, nahatĩngĩkorwo atĩ nĩ, nogũkorwo nĩ gũbundithio marabundithio ũhoro mũgeni, kana ũhoro ũtũire na makonio ũrĩa mangĩthie na mbere na kũwĩka kana nĩgetha monjorithie maũndũ marĩa marabundithio.

Ndona ũndũ ũũ, ũndũ wa mbere ũrĩa ũkaga meciria-inĩ makwa, nĩ atĩ nĩ kũmenya eCitizen ĩno yandĩkĩtwo hau, nĩ rũhonge rwa, rwa thirikari na nĩ ceceni ĩrĩa ĩteithagia, nĩgetha thirikari ĩtuĩke ya kũonania mawĩra marĩa menamo, kana ona kũndũ kũhingũkĩte mawĩra, na nĩgetha andũ arĩa athomu kana andũ arĩa makinyithĩtie, mabataro marĩa marabatara, magũtuĩka nĩ mathiĩ na mbere na kũihũrĩa nĩgetha matũĩke a gũĩtwo wĩra-inĩ ũcio, na nĩgetha mandĩkwo, na mone wĩra thirikari-inĩ. Koguo ndona ũũ nĩ nyonaga ũrĩa thirikari ĩtuĩkaga ya kũhingũra mawĩra, na nĩgetha ĩteithie arĩa matarĩ na mawĩra, matuĩke a kũihũria, nĩgetha matuĩke a kuona mawĩra na nĩgetha ona hau, mona mawĩra, thirikari nĩ ũgũteithĩka, kwona andũ nĩ marĩtinagio magoti, na thirikari nĩ ĩkũhota kũhũthĩra mbia icio cia gũtinio igoti-inĩ, na kũhũthĩra na njĩra ya kwonjorithia rũrĩrĩ.

Nĩtũrona mũndũ ũyũ aikarĩte thĩ wa iburi, na iburi rĩrĩ rĩthondekagwo kaingĩ, mĩena ya Mombasa, tondũ kũndũ gũkũ gũkoragwo na ũrugarĩ mũĩngĩ kuma kĩroko nginya ũtukũ, na nĩ gũkoragwo nginya na riũa rĩĩngĩ mũthenya, na kũndũ gũkũ nĩ kwendagwo mũno kuona atĩ nĩ gũkoragwo na maria, kũrĩa andũ mathiaga, na magatinda kuo magĩtubĩra, na nĩwonaga gũkũ andũ nĩ mathiaga marĩ andũ aingĩ me ta bamĩri, kana ona me ta arata, nĩ mũnyitanaga na mũkauga mũthíĩ nĩgetha mũtũĩke agũcenjania meciria, na ningĩ ona nĩgetha mugĩtinde hamwe nĩgetha gũthĩĩ nambere na kũararamia ũrata wanyu. Kũguo kũndũ gũkũ andũ nĩ mathiaga nĩgetha ona ningĩ onokorwo nĩũrutĩte wĩra mũno, niũtwĩkaga wa kũhumũka kũona atĩ nĩ wĩhoyaga rũtha kuma wĩra-ĩnĩ waku.

Ndona ũndũ ũyũ, ũndũ wa mbere ũrĩa ũroka meciria-inĩ makwa, nĩ atĩ haha kwĩna arutwo na kwĩna aciari. Kuona atĩ arutwo aya nĩmagemetio na ngũĩciria tũratathi tũtũ twandĩkĩtwo ũrĩa o nĩ a kĩrathi kĩa mwaka wa kana, kũrĩa magĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩrĩkia thukuru. Koguo aciari ao metĩtwo gũkũ thukuru nĩgetha matuĩke a kũnyitanĩra kuona atĩ ciana ciao nĩ cirarĩkia thukuru. Haha ciana ici nĩ cituĩkaga cia kũheo mataaro matiganĩte, mataaro megiĩ ũrĩa magĩrĩiruo nĩ gũĩka marĩkia thukuru kana ũrĩa magĩrĩiruo nĩ gũthiĩ nambere na mathomo kũu gabere. Na nĩmatuĩkaga agũteithio ningĩ nĩgetha matuĩke a gũĩka igeranio ciao cia mũico na matuĩke andũ a kũhĩtũka na nĩgetha mathiĩ nambere na gũthoma gĩthomo kĩnene. Na ningĩ haha mena aciari ao, nĩ matuĩkaga a kũarĩrio othe hamwe, na nĩgetha ona ningĩ mwana angĩtua wa kũgũa mũciari nĩ abundithagio ũrĩa angĩtua wa kũmenyerera mwana wake, na nĩgetha ona marĩkia thukuru tondũ gũkoragwo na mahinda maingĩ, aciari mamenyerere ciana ciao citigathiĩ nambere na gũtũmĩra ndawa cia kũrebia.

Nĩ tũrona kĩndũ gĩkĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ marĩhi kũrĩa ũkoragũo wĩna thĩmu yaku ũhingũraga M-pesa na ũgatuĩka wa kũrĩha okorũo wĩ ndukainĩ kana o kũrĩa ũngĩkorũo ũrĩ. Andũ makoragũo maigĩte namba ici nĩgetha mũndũ atuĩke wa kũrĩha nayo na nĩgetha ona mũndũ atuĩke wa kũheo indo irĩa atuĩka wa kũgũra. Kwoguo ingiuga maũndũ marĩa ngereire nĩ atĩ ĩno njĩra ĩkoragũo ĩĩ ndaihu mũno kuona atĩ ũkoragũo no nginya wandĩke namba maita merĩ, na atĩ no ũhĩtanie na namba ĩmwe, na wahĩtania namba ĩmwe, namba ĩyo ĩthiaga, mbeca icio cituĩkaga cia gũthiĩ kũndũ kũngĩ. Na mbeca ningĩ ciathiĩ kũndũ kũngĩ, gũciruta kũu kana ũtuĩke wa gũcokerio mbeca icio nĩ cioyaga mahinda. Kuona atĩ no nginya ũhũrĩre kũndũ kũu ta bengi na nĩgetha matuĩke a gũgũcokeria mbeca ciaku. Kwoguo nĩ ĩkoragũo na njĩra ndaihu na ningĩ ũngĩhĩtania nĩ ĩkuoya mahinda ũgĩgacokerio mbeca ciaku. Kwoguo okorũo ũgũthiĩte kũndũ ta nduka-inĩ kũgũra indo, nĩ wĩkorga atĩ wahĩtania namba kana mbeca ciathiĩ kũndũ kũrĩa citabatiĩ, nĩ wĩkoraga atĩ nĩ wainũka ũtarĩ na indo irĩa ũgũthiĩte kũgũra.

Nĩtũrona ũndũ ũyũ wĩgiĩ mũno ũhoro na biacara kũrĩa andũ mathiaga thoko ĩrĩa nene nanĩgetha matwĩke a kũgũra indo nanĩgetha moke matwenderie gũkũ njaa kuona ithuothe tũtiũĩ kũndũ gũkũ na atĩ ona mũgúri ũyũ agĩthi kũgũra kũu nĩatwĩkaga wa kũgũra na na ũrĩhi mũnini na nĩgetha atwĩke wa gũka gũtwenderia gũkũ njaa na mbei ĩrĩa ye arenda, koguo mbiacara teno nĩteithagia mũno kuona atĩ indo ici kũrĩa ciumaga ciumaga mabũrũri ma nanja na cigatwĩka cia kũrehwo gũkũ bũrũri witũ na andũ arĩa macigũraga nakũu nĩmatwĩkaga agũtinio magoti maingĩ mũno kwoguo ona mbiacara ĩno nĩteithagia nginya thirikari kuona atĩ matinia magoti nĩmagũtwĩka a kuona mbeca njega na mbeca icio nĩcitũmĩkaga nagũthiĩ nambere na kuonjorithia bũrũri witũ.

Ndeciria ũndũ ũyũ, nĩ ndĩreciria ũhoro wa thoko, irĩa cíĩkagwo kanitha-ĩnĩ, kana ona mĩcĩi, kũria atĩ makoragwo na wendi wa gũteithia okorwo tuge nĩ ta kanitha, ni matũĩkaga akuga nĩ gũgũkorwo na thoko na andũ moke na mbeca, na nĩ getha matũĩke a gũikĩrĩria mũndũ ũrĩa wĩtĩtwo tarĩwe mugeni ũrĩa mũnene, kana mũgeni wa gĩtĩo, na nĩ getha aneana mbeca ciake, andu nĩ mokaga na makamũĩkiĩrĩria okĩrĩa mũndũ ena kĩo, na mbeca icio nĩ citũĩkaga cia gũteithia, kana kũhingia mabataro marĩa mararĩ mahingio, kũona atĩ andũ aingĩ nĩ manyitanaga na magoka hamwe na nĩ getha matũĩke a gũteithia rurirĩ, kana mũndũ ũrĩa ũrateithio, ona kana guthĩ na mbere na kuonjirithia rũrĩrĩ rũao, kuona atĩ andũ nĩ mokaga hamwe, na mbeca oiria mũndũ enacio onakana kĩrĩa ũronire, na nĩ mũkaga nakĩo na mũgatwĩka agũcikia kĩondo-ĩnĩ kĩu na thutha nĩ citaragwo, na cikoneka nĩ ciahingia mabataro macio.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha, nĩ tũrona atĩ andũ aya maikarĩte hamwe metha-inĩ ĩmwe na kwĩna mũndũ ũmwe ũikarĩte mwena ũrĩa andũ aya angĩ mataikarĩte, na haha nĩtũrona we nĩ we ũraria. Handũ haha andũ mokaga nĩgetha matuĩke a gũthi nambere kana ona kũaranĩria na nĩgetha mamenye maũndũ marĩa marahanĩka, kana ona mĩbango ĩrĩa mabangĩte mwaka ũkĩanjia kana mweri ũkĩanjia, maũndũ macio nĩ mahingĩte. Na nigetha mathi nambere na kũrehe mabataro marĩa andũ marenda gũĩkĩrwo. Kuona atĩ andũ aya no makorwo marĩ atongoria, na nĩmakoragwo merĩtwo nĩ andũ a gĩcigo kĩao maũndũ marĩa marenda mekĩrwo nĩ thirikari, kana ona nĩ mũtongoria wao ũrĩa mũnene. Koguo haha nĩ maikaraga thĩ o mũndũ ena karamu na ibuku rĩake akĩandĩka maũndũ marĩa marerwo magĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩ mũtongoria wao mũnene, kana ona makĩandĩka maũndũ marĩa maracenjanio, kuona atĩ nĩ makoragwo magĩcenjania meciria, ũrĩa maũndũ magĩrĩirwo nĩ gwĩka, na ũrĩa maũndũ marathi nambere.

Gĩtũmi gĩa kwenda ũndũ ũyũ, nĩ atĩ andũ nĩ mokaga hamwe, andũ akuma icigo citiganĩte, na magatuĩka a gũikara thĩ kũndũ kũmwe, nyũmba ĩmwe, na magatũĩka a kũrĩanĩra mena gĩkeno kĩingĩ mũno, kuma andũ agima nginya ciana, kuona atĩ gũkoragwo na irio, iria ciheagwo ciana na andũ agima na gũtirĩ mũndũ wagaga irio, kuona nĩ irio cia mĩthemba yothe na atĩ we nĩ we ũtuĩkaga wa gũĩcagũrĩra kĩrĩa ũrenda kũrĩa mũthenya ũcio, na nĩ gũkoragwo na matunda matiganĩte, marĩa o metha o metha ĩkoragwo ĩkĩheo. Kogũo ũndũ ũyũ ngũĩciria nĩ wa bata mũno kuona atĩ nginya bamĩrĩ nĩ yũkaga ĩgaikara thĩ hamwe magatwĩka akũrĩanĩra irio hamwe mena gĩkeno kĩingĩ mũno, na kuona atĩ oothe me hamwe magĩkũngũĩra ũndũ ũmwe.

Nĩtũrona haha nĩ andũ maretha mawĩra na nĩharĩa kambuni ĩkoragwo ĩtu, yonanĩtie atĩ kwĩna kĩhingũro kĩa wĩra kana hena mũndũ marenda kwandĩka kwoguo andũ nĩmatwĩkaga a kũihũria kũu mandĩkĩte, na mũgatwĩka a gwĩtwo inyuothe mũkerwo mũke na maratathi marĩa mabatiĩ na handũ haha andũ makoragwo mokĩte marĩ atheru mũno kuona atĩ ũrĩa werehe, ũguo andũ atongoria acio rĩrĩa megũikara thĩĩ matwĩke a gũkũrora nĩ magũtwĩka a kwenda ũrĩa wĩkĩrĩte koguo andũ mokaga marĩ atheru mũno kuona atĩ nĩũreyendia nogatwĩka wa kuonania ũrĩa ũngĩka wĩra waku ona ũtagũtinda ũkĩrorwo kana ũkĩrwo ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩkĩra, kwoguo handũ haha andũ makoragwo makuĩte maratathi matiganĩte marĩa magĩ wagĩrĩirwo nĩ gũka namo nanĩgetha wĩtĩkĩrio kũingĩra thĩ-iniĩ ũthi ũrio ciũria iria wagĩrĩirwo nĩkũrio na wagĩrĩirwo nĩ gũcihũria.

Mbica-inĩ ĩno nĩtũrona kwĩna mũrũaru na kwĩna mũrigitani, na mũndũ ũyũ nĩarageria kũrora mũndũ ũyũ urũarĩte, na nĩahotaga gũtũ kũmũthondeka na agatũika wa kũmũhe dawa iria cingĩmũthondeka na dawa iria ingĩmũhonia , haria andĩkagĩrũo na nĩgetha ahote guthiĩ wa kũajĩa gũcinyũa , na nĩgetha ndagacoke thibitarĩ rĩngĩ, mũndũ ũyũ nĩatũikaga wa kũrora mũndũ ũyũ kana kũria arĩ mũrũaru ,na rĩmwe he andũ arĩa marũtaga mũndũ thakame na nĩgetha matũike wa kũmĩthima, marore ndwari iria cikũmera thakame-ini ĩyo na nĩgetha matũike a kũrigitana,, ona ningĩ kwĩ arĩa marũtaga meraga mũndũ athiĩ athugumĩre, na nĩgetha matũĩke agũthima mathũgumo macĩo, matuĩke marore kana kwĩna ndwari oyothe ĩraumĩra mathugumoĩni make. Kogũo ũndũ wa kwenda gũĩka ũndũ ũyũ nĩ atĩ mũrigitani, nĩũkenaga mũno kũona atĩ mũrũaru waku nĩatuĩka wa kũhona na nĩakena mũno.

Haha nĩtũrona hena mũirĩtu wombwo thũmbĩ. Mũndũ ũyũ ombĩtwo thũmbĩ kuona atĩ nĩararĩkirie thukuru harĩa mũndũ akoragwo aingĩrĩte thukuru ĩrĩa nene ya yunibasĩtĩ na agatwĩka wa gũthoma mĩaka ĩtiganĩte. Kwĩna arĩa mathomaga mĩaka ĩna, mĩaka ĩtano ona mĩaka mũgwanja ĩringanaga na kũ kĩndũ kĩrĩa wauga ũrenda gũthii gũthomera koguo nĩtũrona mũndũ ũyũ ombĩtwo thũmbĩ, nĩkuonania atĩ nĩarĩkia mathomo make na andũ nĩmokĩte hamwe kuma bamĩrĩ na arata nĩgetha matwĩke a gũkũngũĩra mũndũ ũyũ kuona atĩ ti ũndũ mũhũthũ kũingĩra thukuru na kũrĩkia na ona aciari nĩmakoragwo makenete mũno kuona atĩ mwana wao ũrĩa mararĩhagĩra mbeca cia thukuru nĩarĩkia thukuru na nĩa, na nĩombwo thũmbĩ.

Nĩgetha ũtuĩke wa gũĩka ũndũ ũyũ, nonginya ũmenye nogakorwo ũthiĩte thukuru nene, nogatuĩka wa gũthomera ũndũ ũyũ. Na nĩgetha ũtuĩke wa gũthomera, nonginya ũingĩre thukuru nene ta ya yunibasĩtĩ kũrĩa mũndũ atuĩkaga wa gũthoma mĩaka ĩna kana ona ĩtano na nĩgetha ũgatuĩka kũmenya ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũhũthĩra kompiuta kana ona laptop, kũrĩa mũndũ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo agũrĩte yake. Na nĩgetha akorwo wĩ ũndũ mũhũthũ, o kuoya kompiuta yaku na ũgatuĩka wa kũmĩhũthĩra ũtakũremwo nĩ kũmĩhũthĩra. Koguo no nginya ũkorwo ũthiĩte thukuru nene na ũgatuĩka wa gũthomera ũndũ ũyũ mĩaka ĩiganona na nĩgetha ũtuĩke wa kũmĩhũthĩra ũtakũrigwo nĩ kĩrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũhihinya kana ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũmĩhũthĩra.

Mbica-inĩ ĩno nĩtũrona ciana na andũ agima na ngwĩciria andũ aya nĩ a mũhĩrĩga ũmwe kuona nĩ bamirĩ citiganĩte, bamĩrĩ ĩmwe nene mũno kuma ngi andũ arĩa mũtuainwo nao mokaga hamwe na nĩgetha matwĩke a gũkũngũĩra thigũkũ nene, tondũ nao nĩmarũgamĩte haha hamwe nĩgetha matwĩke a kũhũrwo mbica, andũ aya nĩmaikarĩte hamwe nanĩgetha nanĩtũrona ũrĩa makenete nanĩ mbica marenda kũhũrwo. Mbica ici cihũragwo nĩci nĩcitũmaga mũndũ aririkane rĩrĩa mwarĩ hamwe mwĩta bamĩrĩ ĩmwe nene na nĩũtwĩkaga wa kũririkana andũ arĩa mũtuainwo nao nogatwĩka wa kũmona mbica-inĩ marĩ akenu mũno.

Mbicainĩ ĩno nĩtũronatĩ ĩno nĩ nduka ĩrĩa nene mũno, kuona atĩ kũndũ gũkũ ũthiaga, na nĩũtuĩkaga wa kũgũra indo iria ciothe ũrenda, kumana na indo cia nyũmba, gũthiĩ nginya irio, ona mabataro mangĩ marĩa wĩnamo, indo cioothe ũcikoraga kũndũ kũmwe, tondũ ona ta haha, nĩtũrona haha mwena hena thonda, na kwĩna maĩ, na nĩtũrona mwena urĩa ungĩ nĩ wa irio, kuona atĩ kwĩna, nĩkũrendio nginya mboga, na matunda, na kũndũ gũkũ nĩũkaga na ũgatuĩka wa kũgũra indo ici hamwe, kuoguo ndũgũbatara gũtinda ũgĩthiĩ atĩ kũndũ ta thoko, atĩ nĩgetha ũtuĩke wa kuona indo ingĩ, ũcigũraga gũkũ ciothe, na ũgatuĩka wa gũcĩrĩhĩra hamwe.

ĩĩ nondirikane rita rĩa mbere ndekire ũndũ ũyũ handũ gũkũ nĩmũrĩhagĩra kuona atĩ ũkĩingĩra kũndũ ta gũkũ kwĩna nyamũ teno nonginya mũrĩhĩre nĩgetha mũtwĩke a kũingĩra na mũtwĩke a kũrũgarũga thĩ-iniĩ mũtakũrio nĩ mũndũ. Kũndũ gũkũ gũkoragwo kaingĩ gwĩ gwa ciana, kũrĩa ciana cingĩraga na cigatwĩka cia gũikara thĩ-iniĩ cigathaka cirĩ ciana ci nyingĩ na matikoragwo moyaine no nĩmathakaga hamwe, na ũndũ ũyũ nĩũteithagia ciana citwĩke cia gũthondeka arata kana ona ningĩ gũtũma mwana amenyere gũikara na ciana iria ingĩ, kũrĩa matwĩkaga a gwĩka maũndũ ma hamwe na magatwĩka a kwendana.

Kũndũ gũkũ nĩtũrona atĩ nĩ mũtambo wa intaneti na kũndũ gũkũ kaingĩ andũ mokaga kũgũra indo kuo kũona atĩ indo cia gũkũ cikoragwo ci cia raithi mũno. Na ningĩ wega wa gũkũ nĩ atĩ ũngĩgũra kĩndũ andũ acio nĩ matũĩkaga agũkũrehera kĩndũ ngĩnya gwaku nja na nĩmakũrehagĩra mwega matagũgĩthũkia. Kĩndũ kũndũ gũkũ mũtambo ũyũ ũtũmagĩra tu thimũ-inĩ yaku, ũhingũraga tu thimũ, ũkahingũra intaneti na ũgatuĩka wa kũgũra indo ciothe ĩrĩa ũrenda na nĩ ũgũra indo nyingĩ kuona atĩ gũkũ indo cikoragwo na raithi kogwo no ũtuĩke wa kũgũra indo nyingĩ na cituĩke cia kũrehwo gwaku ciĩ ciothe.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha nĩatĩ mũtumia ũyũ nĩararia na thimũ na tũtiũĩ mũndũ ũrĩa araria nake no nĩũkuona mũndũ noahũthĩre thimũ kũhũrĩra mũndũ ta bamĩrĩ kana ona mũrata wake harĩa wa ũmaragĩria tu na thimũ marĩ o kũrĩa marĩ mangĩkorwo me marĩ nja wa bũrũri kana makorwo marĩ o bũrũri wa kũrĩa ũrĩ nĩũtwĩkaga wa kwaria nao, bata no kandi wĩkĩraga nogatwĩka wa gũ wakũhũrĩra mũndũ o wothe ũngĩenda kũhũrĩra na nĩmũgũtwĩka a kwaria ma ona mathaa maigana na nĩmũtwĩkaga a gũthiĩ na gũcenjania meciria kana ona kwaranĩria na kwĩranan maũndũ marĩa marathiĩ nambere kana ona ũrĩa wĩra ũragũtwara kana ũrĩa gĩcagi ũrĩa aciari aku kana arata aku mahana.

Maũndũ ma bata haha nĩ maingĩ mũno, kuona atĩ kũndũ gũkũ nĩtũrona nĩ thoko, gũkũ andũ mokaga nĩgetha matwĩke a kwendia indo iria mathunĩte mũgũnda-inĩ wao nanĩgetha matwĩke a kuona mbeca nanĩgetha matwĩke akũrehera bamĩrĩ yao irio kana ona kũmarĩhĩra thukuru kana ona ũndũ na ndwarfi andũ nĩmatwĩkaga a kũrĩha thibitarĩ koguo handu haha nĩtũrona atĩ nĩ atumia maikarĩte thĩ o mũndũ akĩendia o kĩndũ kĩrĩa enakĩo, nĩtũrona kwĩ na ũmwe arendia nyanya nongĩ nĩ marenge arendia na marigũ na nĩtũrona atĩ maikarĩte thĩ mena ũrũmwe mũingĩ mũno kuona atĩ nĩmendaine na omũndũ nĩ wĩra wake araruta ona mũndũ no kwenderia arenderia agũri ake.

Mbica-inĩ ĩno nĩ tũrona mũndũ ũyũ, nĩ mũndũ wandĩkĩtwo handũ wĩra, na no hakorwo he handũ ta kĩrabu-inĩ kana ona ĩkorwo tarĩ mũkawa, harĩa wĩra wake nĩ gũĩkĩrĩra andũ nyĩmbo na nĩgetha andũ matuĩke a gũthũngũtha. Na wĩra wake ũkoragwo tu o gũthaka na macini ĩno yake harĩa ekagĩrĩra nyĩmbo, andũ nyĩmbo citiganĩte kana nyĩmbo iria andũ marenda. Na nĩatuĩkaga wa gũthaka na kĩnanda gĩkĩ gĩake na agatũĩka wa gũkenia andũ mũno na nyĩmbo citiganĩte. No ona rĩmwe ona ningĩ nĩ maragia magatuĩka o wĩra wao nĩ kwaria magĩkĩraga nyĩmbo.

Ndona ũndũ ũyũ, ũndũ wa mbere ũrĩa ũroka meciria-inĩ makwa nĩ ũhoro na mathako kuona andũ aya nĩmekĩrĩte nguo cia mathako nanĩtũrona ningĩ ona me kĩharo-inĩ, andũ aya nĩ matuĩkaga a gũthaka hamwe kuona andũ aya nĩ a mwena ũmwe na nĩmatũkoragwo na andũ angĩ a gũthaka nao harĩa magĩrĩirwo nĩ gũthaka na mũndũ ũmwe nĩwe wũinũkaga eta mũhotani na ũcio ũngĩ nĩ kũrĩra oragĩra no andũ aya ũ haha nĩtũrona mũndũ ũyũ nĩ ta ena ruo rũingĩ mũno na nĩkuona ũrĩa tũrona ngwĩciria nĩ kũgũa agũa kana ona agũthwo nĩ kĩndũ na nĩkĩo aikarĩte thĩ na nĩtũrona ũthiũ-inĩ wake ena ruo rũingĩ mũno.